etuuno etuuno nkanoi neun ilpaek neitoki aitodol eunoto esiai oo mpuka aa mpuka ake iyie naanyae too nkangitie neitoki sii aitoki aitayiolo iltunganak te siai nauni inkuashen naanyae tiaulo neitokii sii aitodolu esiai nauni ilnyanya , ilnyanya taa kulo duo ake lanayae

ore ena bae naa nchere eeh ekengas aret eeh aitayu nkukuni nemeyieni tiatua ndaikin, neitoki sii aitayu eeh eem nkulie ng'anayioi nkulie ilchafui te mukunda oidimi ake naa eeh aitayu tena siai, nitoki sii aretu nchere kitoki sii apik ee aiko endaa peesapuku haraka sana ore peesapuku nesidanu endaa amu kepiki eeh eeh nkaitubulu naitubulunye oleng.